Mae en mor kich aluora matiere ilose e yore ma pogore opgore mokuongo imanyo japur mar mor kich manyo kich to kendo opidho e kanyo mipithoe kich koseketogi ma saa oseromo makoro inyalo golgi japurno thi kuro igoke ga gotieno otiyo koda hiro mowuoke emach to othi okeyogo kich mondo kik kaye tok mano to giwuotho gino ka kich osethi mabor ti iwuothogi kachiel kachiel ogologi to odhi inyosogi mondo mi ogol moo mondo omii pote moogo mondo owuogi tok mano jomoko chuako gini kosechuake maber mondo koro oneg jams manyalo bedo e iye.

Gini man kaendi en gino mitiyo godo e tedo kendo en otiyo koda muya e tedo. Gini endi inyiewe e duka kendo korumo to ng'ano matiyo kode kawo chupano mikete to duoke e duka mondo ojasne. Gini inyalo tiyogo ,yore machielo mopogore minyalo ti kod gini, inyalo yud kodo gima gini golo en kaka inyalo ti kod yien. Jogo nyalo tiyo kod yien kata kopogore gi yien. Yien be inyalo ti godo e golo mach minyalo ted godo. Kopogore gi yien, inyalo ti kod gino ma iluongo ni mach. Mach mawuok kuom sitima bende inyalo ti godo. Kopogore gi mach inyalo ti kod makaa. Jok moko tiyoga gi makaa. Yien kosewang' iketoga maber. To bende inyalo tigodo e loso gini. Koro gini konyo ahinya kendo yore mopogore opogore nitiere minyalo tigodo kendo e loso gima gini bende inyalo ti godo e loso.

Gigo makelo mor manyalo makelo mor manyalo neno kae gin gigo ma opogore opogore. mokuongo' gigo makelo mor en gino ma iluongo ni ango'lo angolo ma mamiyo mobedo kaeni orwako gino kelo mor ahinya nikech samirwake iwinjo ka nga'to bende neno ma ondisore ahinya. Macheilo manyalo kelo mor kae en gino ma iluongo mantiere kanyo ma inyalo di ma iluongo ni kompiuta minyalo di kitiyogodo e weche mag weche mag tudruok kendo inyalo dii e weche mag yudo e weche manyien kata manyo gino manga'to oknyal bedo ni ni koda nge'yokod. Kendo gino inyalo tigo e ndiko barupe kitiyogodo ka nga'to diyo manpinyno ka indikogodo barupe. machielo en gino ma nyakoni oketo e wiye otiyokode e weche mag winjo ngo'lo kata monyalotiyogodo bende weche mag wuoyo gimano nitiere gigo ma omet kathoge monyalo tiyogodo e weche mag wuoyo kendo gino nyalo konye kodwa loso e yore mar ong'we yamo kata ka odwa loso gi ngano koda wuoyo ging’ano ma bende nikoda gino e ite.

Gadieri ji mang'eny nigi pek e timo orako okinyi kokinyi. Jogi eki inyalo kony gi e yore mopogore opogore. Yorno mokuongo minyalo konygo jogo manikod pek e timo orako okinyi kokinyi en niyandi, jogi inyalo konygi, inyalo puoyogi kata inyalo konogi mondo gichak orako gi matin matin kata ka en ng'wech to gichako ng'wech e kanyo maokbor ahinya mondo oket chunygi ni gimotimono ok en tich matek. Tok mano to omedo kaka odhi timo orakono, omedo ng'wech kata omedo kanyo monego bedni oringe mondo obed kanyo mabor matin matin. Toke no to ng'ano biro ng'iyo go. Mar ariyo, ng'ani inyalo puonje ber mar timo orakoni, ber ma orako kelo e ngima kendo ber ma orako kelo e del. To mano biro konyo miye mijing'o mang'eny mondo mi obed ni otimo orako kong'eyo gimomiyo otimo orako, kong'eyo ber ma orako biro kelone. Kendo ng'ani dhi nyalo, inyalo jiwe ni mondo sama otimo orako, onyalo yudo gigo ma itimo godo orako kaka wuoche. Onya yudo wuoche moro maber, wuoche manyalo konyo timo orako eyo mayot mondo koro okonye.

Gino ma mabiro sama ayiero sama ayiero sama ayiero account ma ma ma akete mula mok mul, en niya nyaka ang'i ni ni nyaki ingi ni ang'ono ma nyalo timore. To gino nyaka ang'i gino manyalo timore mbele. Kendo nyaka ang'i ni gino ma nyalo timore no onyalo drawo pesa adi mondo ang'i ni aketo pesa adi e account e account ma ok mul. Kendo nyaka achak ang'i gino ma adwadro timo to ka adwaro timo gino machalo kaka gedo kata ng'iew gari, nyaka ang'e ni gari no kata gedo no dhi keto pesa adi, dhi keto, dhi dwaro pesa adi mondo omiyo chake matieke. Mano konyo mondo ang'e ni onego aket pesa adi e account ma ok mul. Moro kendo manyalo konya e ng'iyo kata mabiro e pacha ka ang'iyo ka ang'iyo omenda ma anyalo keto e account mok mul en niya en ni ang'iyo ni jogo manyalo manyalo dwaro kony manyalo dwaro kony ma ma seche moko makoro aonge kod pesa moromo, anyalo ng'iyo ni gin ji adi mondo okonya ni aketo pesa adi e account mok mul.

Kony ma ayudo ka owuok kuom e-citizen en kony ma opogore opogore. Kony mokuongo en ni kanyono emanyalo thiye to andiko kwayona mar yudo gino mar riembo mar yudo gino manyalo tiyogodo e weche mag riembo gari. Marariyo kanyonoendo bende emanyalo thiye mar yudo oboke mapuodha ni nga'no mapuodho nga'to ni onge' koda richo kendo pokobedo koda richo gi sirikal. Mano mano kendo kanyo kendo emanyalo yudo ka adwaroni alos ohala moro to kanyo emanyalo ndike ohalano koluwore kuom e-citizen. E-citizen kendo emanyalo konya ka adwathiye pinje maloka to kanyo eko emanyalo yude oboke, oboke makonya mayango ni oyiena mar thi e pinje maloka kendo kaendi obokeno kaponi orumo ni ndalo mana omiya orumo kaendi kendo ema achakaringo adoke mondo omiya ayude oboke mondo omi ochako puothe na obokeni kendo. e-citizen kaendi bende emanyalo yudo kaka anyalo timo chudona mar chudo mar oshuru ne mag kaunti ga manitiere madake

kaponi tat oda chwer otieno, gigo manyalo timo mokuongo kaponi ochwer kanyo ma jii ninde anyalo dhiro otanda mondo odhi mabor mondo kik kanyo ma jii ninde maondo kik koth go jogo manindo kanyo mondo kik giyud tuoche machalo kak atuoche kor. Kendo gino manyalo chak atimo kendo anyalo kao gino ma matek minyalo bao e tado kanyo machwer, gino anyalo keto kanyo mondo ogeng koth kata pii mondo kik donje ot, kendo anyalo kao kaka kidi to adhi a keto ewi tado malo mondo ogend kodhno manyalo donjo kanyo. kendo gima anyalo timo kendo anyalo manyo kaka akao tado no igole kendo iketo moro manyien mondo mi manyien ni kik koth, manyien ma koth pii koth ok nyal donje, kendo agolo motii cha taketo manyien mondo kik pii koth donj e tado kata donj e ot kama jii nenitie .

Gino ma biro e paro ka aneno gini. Ma en oboke ma ng'ato ose chudo godo. Kendo oboke ni itiyogodo e kwonde ma ji chieme e mbalariany. E mbalariany ma kaka JKUAT ma kuno ma itede kendo ma ema itedo itiyogo kisedhi kuno ti ichulo gini kisechudo mokwongo ichulo pesa kata omenda. Kisechulo omenda mokwongo to igoloni gini, oboke nieki , kosegolnigi to ema idhigo kuno ma itoke. To kisechiwo gini to itokoni to itokoni kaluwore gi pesa mano omenda pesa kata omenda no mano michulo. Kaka ranyisi mar maende mae en mbalariany mar JKUAT kendo nyathi nyathi skul kata ng'ano modhi chiemo ka odhi chud kar ng'ano mi ichudo ire. Kendo ochulo kuon ma en siling abich ochulo kuon ma siling abich kendo ochako ochulo gino miluongo ni alot mar siling apar kolure gi mano pesa duto te mochulo en siling apar gi abich kendo mano e ma dhi konye e yudo yo chiemo e kaendi kar chiemo kae mar mbalariany ma entiere.

An kaka ja ohala, apogo account mara mar ohala kod mano mar kungo. Atimo kamaendi nikech timo tok timo kama, konya ng'eyo pesa monego bedni adhi wero godo, kendo konya ng'eyo pesano endo monego bedni aketo ekara mar kungo mabiro konya ewechega machal kaka gedo, tero nyithindo e skul, tero nyithindo osiptal kendo eyore mag chiemo mag ot. Maendi konyo ni mondo kik ati koda pesa mar ohala monego bedni aduoko ewero aketo eweche mag chiemo kata aketeweche mag tero nyithindo skul kata aketo eweche mag ng'iewo gare. Maendi konyo kabisa mondo konyo ohanda mondo bed nodhi mbele kendo okonyo ohanda mondo kik chung' niaonge ni aonge omenda manyalo dhigo wero kata aonge omenda manyalo dhigodo mbele e ohala. Okonyo mang'eny kendo aja timo kamaendi apoge, tok uso takwano omenda mayudo ewi manawerogo. Mayudo ewiyeno anyalo tero ekungo to mar wero achako akano mondo chieng' moro adog adhi awer kendo.

Eee ler mara aluorana arito maler pilepile ka oluwore gi yore yore gi. Mokuongo gi gigo ma ok nyal towo e lowo gin gigo machalo kaka gigo kikombe motur magi wakawo tawango' awang’ogi maler , mopore gi mano gigo manyalo towo e lowo machalo losruok mag jamni kaka guweno, rombo, diel, magote agolo kendo akawo kendo atero e puotho kuondeno ma onyalo konyo e medo teko mar puothonoeko gi e yo machalo kaka yit yien moluar piny iyuweyo gi mokuongo machoki kamoro achiel moknyal ywe ikwanyogi maber machokgi kamoro achiel tokendo mago adhi to awango' to gigo eko machalo juala machalo juala bende ikwongi choko tiyweyo tichoko kamora achiel takawo ta aterogi tadhi to awango'gi dutote